Ne adhi e aora kuma pi mole. Koro kanachako luokora, chwe nokayo tienda. Kendo nawe weche go kang'eni manigimokayo tienda tokalo akala. Bang'e ka ang'iyo, ne en chwe no nyodho remba mang'eny ahinya. Kendo ka negole, nomoko matek makoro kumanowuoke e tienda kanyo nokuot momiyo ok aheroga kuma pi kuma pi malach nitiere kendo kuma aora nitiere.

Nyathi e mor mar ot, e picha maneno malo kanyono. Kendo moro janyuol koneno ka nyathi dongo a tin ne ka kumobede mang'ongo makoro onyalo konyo janyuol kata ka janyuol ose ti. Kendo nyathino nyalo yudo tich togero nikata jonyuol go ot magi nya dakie gi kwe. Nyathi e ler kendo miyo dhako gi dichwo bedo gimoro achiel

Mokwongo anyalo puonje kong'iyo to an awuon atimo. To mar ariyo, otimo na e wi e yie wiya. Kosuka kamano to adhi ng'eyo kosepuonjre maber kata ka podi. To mar adek, onyalo suko jomamoko mondo ang'e pogo maber kaka oseng'eyo kata ka pok ong'eyo maber. Kata koselonyie.